Miten ortinwek che imuch kopimandaen chi komukto indenyin missing ko en ngalek chebo rabishek en biik che toche rabishek ko en biik alak che motoche ko miten koraa ortinwek che imuch kogochinen kii komuktoindet kouu temik ko imuch kogochi komuktoindet ii tuguk che kiguren tongoanik anan rurutik che tai che igochin komuktoindet anan keibe kobaa kanisa asi kiberur. Kit age ne imuch kopimandaen chi komuktoindet ii ko kogochi rabishek che kiguren kebebertab taman en biik che toche rabishek en Kila arawa kocheru kebeberta nebo taman en rabishek choton asikopit kogochi komuktoindet. Miten koraa rabishek ii che keguren chebo kongoi che igochin chi komuktoindet olon gere kole koyochi komuktoindet kit nekimoche anan olon kokiwolchi saet nekikasaa inendet

Boishet nebo baet nebo kiagik en temik ko boishen be korom ako kewel kot missing en temik ole oo en emoni. Miten koimut anan cherutik che imuch kobun temik chebole kiagik kouu cherutik chebo mionwokik miten kasarta ne anan koit ii mionwokik che nome kiagik missing ko tuga, mionwokik chu ko che uu miondo nebo mworek. Miten miondo koraa nebo chebwonet ak komii koraa miondo nebo maigutik, sait agee koraa komiten miondo nenome kiagik nenome makatet. Kit anan cherutik che imuch kobun ko rorunet nebo tugug che kiboishen keboen tuguchu choton ko omitwokik che ome kiagik. Sait agee koraa ko momiten ole keboishen keriben kiagik anan rorunet nebo imbarenik koimutik alak che imuch kobun koraa temik ko keoljinen beit nemiten kweny minutikwak

Agetet ko Kararan kot mising en baet nebo tuga kosir baet nebo tuga chekiboe en goo kararan ingo agetat tuga kochengchijigei suswek agenge en niton ko toreti asikobit kogochi kimnatet tuga anan kotech borto nebo kiagik asikobit komanam mianwogik kit age neyoe kokararanit agetet kosir baetab tuga en goo ko amun tuga oloon kaa get ko Imuch kobiyoso ako maoo mising kasit anan boisiet nekeyochin tuga Che agete kosir tuga Che kiboe en goo tuga chekiboe en goo ko woo kasinywan kot mising amun yoche kechengchinot suswek Anan amitwogik che keibchi asi koam en goo ak yeityo kora ko yoche kiune kot nemenye tuchu anan neiburunen asikobit komomurit amun ngomurit koreu mianwogik en tuga kararan agetet amun Imuch kobiyoso tuga ak igei chego Che toretin

Miten kewelinwek Che bune temik olon chengchigei icheget keswek chemine en mparenikwak uui mising kenyor keswek Che kimine en mbarenik anan kenyor keswek Che kororon agenge en kewelinwek chebo keswek ko sait ake ko anan kenyor keswek chemo karoron Che Imuch koresyo olon ko korut kewelinwek alak Che Imuch kebune en chengset nebo keswek ko anan ko miten barak kot mising alyet ab keswek chebo mbarenik ako kora anan komabitunotin en sait nekimokyingei keswechuto choto ko agenge en kewelinwek chebune temik anan mengik

Emetab Kenya ko tindo cities Che echen ak chemengech miten ak miten boisionik Che Ke tesen tai en cities ichuto miten emet nebo Kenya en nguni Kenya ko tindoi cities muut Che echen ak taonisiek alak chemengech agenge en cities ichuto miten emet nebo Kenya ko city nekikuren Nairobi, Nairobi komiten boisionik Che echen Che tesetai ako city neo en emet nebo Kenya ak miten ofisisiek chebo sirkali Cheu Ole teben kandoindet nebo emet anan kotab bororyot nebo emet nebo Kenya alak en cities Che miten en emet nebo Kenya ko city nebo Mombasa nemiten en tabandap emoni olenekityin ak oinet neo Anan nyanjet nebo Indian Ocean alak ko Nakuru ak miten kora Eldoret miten kisumu ak cities alak Che mengech

En boishet nebo baet nebo kiagik Kobo komonut ii kecheng konyoindet ii ne nyoko nyoe kiagik ana koswee en kasarian ana ko nyone en betushek che kimwochi. Bo komonut ii kinyaa anan keswaa ngotko miondos kiagik anan tuga amun toreti kosip kigochi kerichek anan konyor toretet agetugul ne imuch kigochi asikopit kotoret koonda anan ko mat konam mionwokik tuga. Baet nebo kiagik Kobo komonut ak nyoluu en temindet kocheng konyoindet nebo kiagik en kasarta nebo imuch kocheng en Kila wikii anan kasarta nebo Kila orowek oeng anan komuch kocheng konyo en Kila arawa

Miten mionwogik Che koromen chebo tuga mising ko en koret ne amii choton Che yoe kouit anan kokewelit kot mising baet nebo kiagik agenge en mianwogichuto ko miando nebo chebwonet miten kora miando ake nebo ngworek nenome tuga ak kora komiten miando ake nebo maigutik ne korom kot mising mianwogichu koime ak koyoe kouit boisiet nebo baetab kiagik en komoswek Che kiboen tuga en emoni bo Kenya miten tuguk Che yoe kobit mianwogichuto agenge en kit neyoe kobit mianwogichu komiten tiondo nekekuren sogoriet ne angosus tuga konomdoi tuga mianwogik ak komiten tuguk Che keyoe asi kobit kerib tuga mianwogichuto yoche komatkotuiyo tuga chetinye mianwogichu ak Che motinye ak nyolu kibesio ak kechengchi konyoindet nebo kiagik en kasarta nekanam mianwogik

En komosto ne omiten ko kikotoretech baetab inchirenik kot missing amun kikotoret kosir bik boishonik kii an konyorunen bik kii keljin olon kakwalda inchirenik chuton. Miten tukuk kii cheyoche keboishen en kipagenge asikopit tii Keker kele kakitesentai boishoni agenge en choton nii ko kechengi bik cheyoe boishoni bo inchirenik oliet ne Kai Kai ana ni olekiodoen sikopit konyorunen keljin ak koyai boishet nemie. Kit age neyoche keyai keyochi bik cheyoe boishet nebo nchirenik ko ketekin ole oldoen ak keolchi moshinishek che imuch korib inchirenik chuu en kasarta nekoe asikopit tii komayachekitu. Moshinishek chuton nii ko cheu frigishek che ikoitite inchirenik ak koyai kobur en kasarta nekoe esikopit tii komayachekitu.

Baet nebo tukaa chebo kipkaa koboishet ne tesentai biik eleoo anan meng'ik eleoo mising ko en emetab Kenya, miten kabiloshek cheboe tuchu bo kipkaa mising ko kbiloshek cheuu chebo masaek koboe tuchu en chongindo ak miten oratinwek cheyoche koyai icheket asikobit kotes iotetab tukaa cheuu chuton, nyolchin bichu tesentai baet nebo kiakechu bo kipkaa kochengyi kirukik tukaa chebo gredit nemobo kipkaa asikobit koiyoso akoi tukaa chebo gredit neter cheu chebo esia, boishet akee neyoche koyai bichu ko konam kowolchi icheket suswek anan oleome ak ngalek chebo omitwokik mising ko en tukaa chebo kipkaa chon kiboe asikobit kealda anan tukaa chebo bamyek sikobit kealda.

Miten ortinwek ii che imuch keboishen kecheren kiboitinik missing ko olon miten boishet en imbar angenge en oratinwek che imuch koecheren ii ko ketesyi icheget rabishekwak anan chepkondok che nome icheget ii en Kila arawa, asikopit ii koboiboitun icheget ii ak koyay boishet noton ne kararan amun nyorunen kelchin chepkondok che kokitesyi icheget. Agee en kit neimuch kecheren kiboitinik ii ko kigochi ribset noton ne kararan en ngalek che uu chebo omitwokik anan korik ak tuguk che boishen en imbar che uu ngoroik che kiloche missing ko en kasarta ne kaitit emet ko imuch keolji ngoroik chebo burgeyet. Age en boishet nebo imuch kigochi ko kimut sabarishek chebo

Bik en komosta ne abunu kobo moswoknatetab ab noyeet anan moswoknatetab kasari en noyeet agenge en muswoknotosiechu bo noyeet ko cheu muswoknotet nebo fesbuk miten muswoknotet nebo WhatsApp miten moswoknatet kora nebo twita ak komiten nebo Instagram boisien bik en komosta ne abunu moswoknatanito asikobit kotesentai ngalalet ab boisionik chebo bandap tai boisien kora moswoknatet kongalelen boisionik chebo bolatet en emet ak keboisien kora kengololen en ngalek chebo somanet ak keboisien kora en ngalek chebo cheret ab gee mising ko en boisionik chebo bandap tai en emet mising ko cheu chebo kirupisiek ab temik ak bikap mungarosiek

En komosta ne ami anan mising en emoni bo Kenya ko miten tuga ak nego cheboe temik soiti agenge en tuga cheboe temik ko tuga chebo Asian miten kora tuga chebo fresian ak alak chebo Jersey ak alak Che kiguren guarnsey tuga alak Che kororon en baetab nebo bendo ko miten Che keguren Angus ko Kararan kot mising amun kinyorunen banyek tuga alak chebo banyek keguren here Ford ak kocheru banyek Che kororon kot mising ko en nego Che Imuch keboe komiten nego chebo dorper ak nego chebo hampshire ko Imuch keboe Chebo banyek miten nekekuren merino keboe asikobit kenyorunen manyoek Che Imuch kealda kealdechi kampunishek Che chobe manyoek

Miten oratinwek cheboisen temik koriben oleaketen tugwak asi kobit koribok rutenenywa agenge en Ole yoito boisioni ko ki ko tukyi tugwak Ole Imuch kobiten suswek Che boen tugwak ak boisiet ak ake neyoe ko ki ko ngot Ole aketen tuga asikobit kegete Kityo tuga ak kobakeriben yoto ak kisiptoi kongeten komosta agenge agoi komosta ake kit ake neyoe temik aisikorib Ole aketen tuga ko minjin suswek alak Che kororon Che Imuch kotesyi tuga biyotenywan asikobit kongeet kogoon chego chechang boisiet ake ne Imuch koyai temik ii ko kotesyi katoldoywek chebo kipkaa asikobit korut suswek ko kororonitu Che Imuch koam tuga

Mionwogik chebo kiyagik ko chutyin kot miisik konyorunoik chebo kiyagik angonyor kiyagik minwek kobose miisik anan koyae kochujujak konyorunoik che kenyorunen miisik ko kou tugaa chebo chekoo kobose chekoo kasarta non myonii boishiet age ne imuch kobose konyorunoik ko imuch koyai teta Kobos kimnatet en borto ak koyai temindet koalda tuchatan en oliet ne miten kweny amun alen chemungarainik beit nemiten kweny tugaa chemiondos kiit age ne imuch koyai kochujujakak keljin negenyorunen tugaa miisik akamun komyoso ko imin kokon asenet anan kobar tugaa ko en tugaa alak chemiondos ko imuch koraa kokon asenet imuche konamda tugaa alak.

Miten tuguk Che Imuch keyai mising ko olon Ke rutechi konyitenyon nemiten en komosta neloo netom kotechak komie agenge en kit ne Imuch iyochi konyitenyon ne uni ko ititechi tuguk Che boisien Che Imuch ko u ngalekab amitwogik Anan ngalekab koligutik anan ngoroik anan ko Imuch ialchi kit ne kor ko boiboitunen inendet kole Ke rutechi kit ake ne Imuch iyai ko iboi benii konyin asikobit kobaibait ak onoye ak Biik Che menye oloto kit ake ne Imuch ayai ko acher icheget alenji kogilgei en boisionikwak Matin kotom kotechak komosta nemiten Anan kotom koyai komie mising en boisionik chebo bandap tai

Keswek chego mpiret ko toreti missing' en rutunet nebo tuga, missing' ko en tuga che mobo kipkaa. Kinyorunen keswechu chubo britisiek che kimen che imuch komo nome mionwokik en chikiynet ako keswek chuton chebo mpiret kenyorunen tuga che kimen missing' en ngalek chebo banyek amun yeche kitun ko chogunak tuga chebo keswek chebo mpiret ko rogu kot missing anan kinyorunen chego chechang' kosir chumbo keswek chebo kipkaa. Onge boishen keswek chebo mpiret koraa che kiguren AI koyoe koiyoso tuga en aba koraa ange kerchin ak tuga Chun alak chebo kipkaa.

Ribet nebo tuga ko boisiet ne bichii kot mising ako korom ak miten kewelinwek anan koimutik Che bune temik anan boik chebo chebo tuga agenge en koimutik Che Imuch kobun temik ko koimutik chebo amitwogik chekiboen tuga koimutyet age ko ne bo rorunet ab mbarenik chekiboen tugaa anan ko tuga chekiboe en goo ko Imuch ko korom ab ripset en ngalek cheu chebo amitwogik boisiet age anan kit ake ne korom en ribet ab tuga ko Imuch Konam mianwogik tugaa ako kiboisien rabisiek Che miten barak kot mising kinyaa kit age ne bune temik ko alyet nemiten ngwony nekialchinen rurutikwak cheu chebo chego kialchinen beit nemiten ngwony ak komiten barak alyet ab tuguk chekiboen tuchuto

Miten kiagiik iih cheogere en gaa, ago miten ortinwek iih chesorundoo ichegen en ichegen kouu kiagik chebo tubo tuga kenyorunen kelchin chebo chego, kiagiik alaak cheimuch ogere en gaa ko kiagiik nchebo nego ago imuch kenyorunen banyeek anan ko manyoek en nego chetindoo manyoek, kiagiik alak cheimuch kegere en kaa ko taritik cheuu ngogenik kenyoruneen maainik olon kakyaalda, kiagik alak che ogere en gaa ko cheuu chebo nguronik kotoreti kenyorunen banyeek cheimuch kyaam anann imuch koraa kealda ak kenyoruneen kelcchin, kiagiik alak chemengechen ko cheuu chebo ngogik che igochion ribseet kiagiiik cheuu ngogenik ak cheuu tuga, ago imuche kogooi kiagiik alaak cheuu tuga ngokto banyeek oloon kogienkyi.

Ochome o boishen matatu chebo emet nekata garishek chemegech en kasarta ne owendoti en toun amun miten amuneishek, angenge en amune ichuton ko garishek chebo matato ko moyoche biik rabishek che miten Barak ako ite komoswek che imoche en kasarta agetugul. Kit age neyon acham garishek chebo matato ko boishen biik che kwerie lukait ne kararan me yoin ilany garishek choton angegerjin ak garishek che mengech che yoche biik rabishek che miten Barak kot missing ako imuch komait komosto ne kemoche en kasarta ne makat

Miten amuneisiek chekiyai keguren tambisiet melitab emet ne Yamat agenge en kororinwek chekiyai keguren tambisiet melitab emet ne Yamat ii ko Imuch kwo tambisiet en kasarta ne koi ko koboisien Kityo Beek Che kiyee en sabarit agenge kit age ne yoe tambisiet ko Imuch ko Ib kurbosiek chechang kot mising en batenyin koba loindo nebo maelisiek Che koen ako kororon kora tambisichu anan kiyai keguren melitab emet ne Yamat amun kelyekwak kora kou uueen kot mising anan monundus anan monyoru mianwek kosubkei ak asista nebo emet ne Yamat kiguren tambisiet melitab emet ne Yamat amun kiyoen boisionik chechang en komosata amun mamiten karisiek alak Che Imuch keboisien en yoto.

Baet nebo kiakik ko boishet ne kararan kot mising ak kobo komonut mising, ko en temik che ilong'uke, en anee olee oboitoi kiakikyuk ko terter kouu tukaa ko imuch oribot tukaa alak komiten tukaa chekekere en koo ochengyini chono amitwokik cheome en koo cheuu chumbik anan ko suswek ak tukuk alak cheu marurekak amitwokik alak chekikuren sailej, ko en kiakik alak cheu kechirek anan nekoo okete koba eleoketen anan imbaret nemiten suswek cheyome kwam, ko kiakik alak cheuu ng'ororek kekete kobaa osnet asikobit kwaam sokek, ko en tukaa koimuch ang'ochi icheket mobek anan maruriat yeityo otestechi icheket molases asikobit koanyinyekitun ak kokon cheko chechang.

En ribset nebo kiakik ko miten kewelutik che imuch koko temik en ribsenywan nebo kiakik, kewelutiet neoo kot mising ko nebo amitwokik chekiboen kiakichuton, kewelutiet akee ne imuch kobune temik ko kewelutiet nebo mionwek, komiten mionwek che imuch konamkiakik ak keboishen rabishek chemiten barak kot mising asikobit kinya kiakichuton, kewelutiet akee nebune temik ko oliet nemiten barak nebo tukuk cheboishen en baet nebo tukaa, tukuchuton ko cheuu chumbik cheome tuka kenyorunen oliet nemiten barak kot mising, alak en kewelutik chemengech ko cheuu chebo oliet nee miten ngweny nebo tukuk cheuu cheko en temik ak kewelutik alak cheuu chebo mbarenik anan olekiboen.

Miten ortinwek chekenoen ribetab kiakik mising ko kosupkee ak itondab emet en komoswejk cheoo maat ko imuch kebei tukaa chenomeke ak komosoton ak kenai mionwokik cheeimuch konam kiakik en komoswechoton ko en komoswek che koitit konyolu kenae kele kiboe kiakik cheu nee ak kenai kora mionwokik che imuch komiten en komoswe choton chebo koititiet, kiit akee ne yoche keyai en baet nebo kiakik konyolu kechengyi kiakik omitwokik mising ko oloon kikeere kelee nekit koit kasarta neuu kemeut ak ng'alek chebo beek konyolu kechengyi kiakik beek en kasarta nemomiten robta koyoche ke yaii kii aketukul keker kelee kokinyor beek chekiboishen.

Chametab kee nebo kiakik ko kiit nenyolu kokere anan koyoe temik asikobit koker kolee kaisuldaen komnye boishenywan nebo baetab kiakik, nyolu en temindet koker kolee en kasarta nemiondos kiakik kochengyi icheket konyoindet neimuch konyaa kiakichoton ak komwochi icheket kolee imuch kotesta taii boishenywan nebo baet nebo kiakik., oreet akee nekitesentai chametab kee nebo kiakik ko kechengyi kiakik amitwokik chekikere kelee kororon kot mising ak kokochin icheket kimnotet en borwekwak asikobit koter ng'alek chebo mionwokik, bishet akee ko keker kelee kokichopchi tukaa oleiburen olekararan mising ko en ngalek cheuu chebo robta keker kelee kokitekyi tukaa oleuren asikobit konyor burkeiyet nebo borto.

En boiset nebo ribet nebo kiagik komiten kewelutik ii che imuch kobune temik ii chebo kiagik angenge en kewelutik chuton ko kewelutik chebo mionwokik chebo kiagik mionwokik chu ko che uu mionwokik chebo mworek miondo nebo chebwonet ii ak miondo nebo maigutik, Yaa kot missing mioni amun imuch koib asenet ak en kosorwek alak ko imuch kobar okot koraa kiagik chuton. Kit age anan kewelutiet ne oo missing' ko nebo kerib kiagik en ngalek che uu chebo omitwokik che kiboen kiagik ak ole kiribtoi kiagik chuton, ole imuch kewoluden kewelutik chuton ko kechengyi konyoindet nebo tuga olon konyor mionwokik kiagik, ak en ngalek chebo omitwokik ko keminji icheget ii tuguk che uu suswek anan ko marurek che kiboen echeget en kasarta ne momii

Miten ortinwek che oriben kiakik ak minutik en mbarenyun olee oribtoi kiakik en imbarenyun kiakik cheuu tukaa ko kiochopchi olee oketen, ko en kiakik chekiboe en koo ko kiochopchi olee omishen anan oleomen amitwokikwak, ko en minutikyuk en imbar oyoe boishet neoo kot mising oker olee kayai komnye minutik komnye en imbarenyun, oyochini boishet neoo kot mising minutik neuu nebo semberet asikobit koyai komnye, ko en kasarta nemokyinge minutik kebit obite kora asikobit koter mionwokik cheimuch koib tukuk cheuu koristo anan tiong'ik cheome sokek, ko en kiakik okere kora olee kochengyi icheket konyoiset oloon miondos ak obiit en tukuk cheuu kerbesik asikobit komanam mionwokik alak.

Akenge en kiakik che chomdos ak emotinwek cheterterchin ko nekoo, nekoo kochomndos ak emotinwek cheterter cheuu chebo burkeyet anan ko koititiet amun icheket ko imuch koam amitwokik cheterter chekonyor ak ko mosose kii, kiit akee neyoe en neko kochonyo ak emotinwek cheterterchin ko icheket ko motonome mionwokik cheuu chenome kiakik alak cheuu tukaa anan ko ng'ororek anan ko ng'uronik, nekoo ko kimen kot mising ak koterteri mionwokik chechang kot mising ak maoo boishet nekeyochin nekoo kouu chon kiyochin kiakik alak cheuu tukaa, nekoo komotokibite ak ko kora motokiyochin boishet neoo neunon kiyochin kiakik alak, neko konomeke ak emotinwek tukul, kerke ngochebo burkeyet anan koch.

Kondoindet nebo taii nebo Kenya ko kikikuren boyot nekonyitot Jomo kenyatta ak kibounis inendet en kenyishek taman ak angwan kongeten kenyitab elibushek taman ak sokol ak sitini ak angwan akoi kenyitab elibushek oeng ak taman ak sokol ak sobini ak sisit kotom kokeske sobenyin, kisob inendet kenyishek tamanini ak tisab kotom kokeskei sobenyin, kibounis inendet ak kiyai boishonik chekororon kot mising chekitoret biik chebo emet nebo Kenya, kiyai boishet nekararn kot mising netokibwote akoi raa.

Oleowenditoi taonit ne nekit en anee kong'eten olee omenye kotait kapkasi anaan indonyo ocheng'e pikipiki alaan karit nee imuton kotait yoton loindab kilomitaishek cheite taman, banii ko loo ng'ebun keldo kobaten ing'echeng karit anan ko pikipiki koyoe konekitit yoton kot mising, kiit ne oyoe anan olon kowee indonyo ko awo chenge tukuk cheuu amitwokik che oboishen anan ko olon owendi kapkasi awoo yoe boishonik che choton ko chebo olebo kapkasi.

En emetab Kenya komiten kotuyoshek kii cheterter ak kochang kot missing kosibigee ak boishonik chetesetai bik en emet. Miten kotuyoshek kii chechobe bik kii chebo mungaroshek miten kotuyoshek kiiche chobe bik kii chemiten en boishonik ak miten3 kotuyoshek kii chechobe chemungarainik. Agenge en kotuyoshek chemiten en emetab Kenya ko chenootin ko agenge ko nebo kotuye nebo konetik chebo emetab Kenya komungul nekikuren KNUT ne noton Nii ko bo konetik ak kokere kole kokiyochi imanda konetik missing ko en ngalek chebo lipanet. Kotuyet age ne naat en bikab emet nebo Kenya ko kotuyet nebo takitariek tukuk en emet nebo Kenya nekikure KNUN ne kere ngalek chebo konyoik en emet en ngelek cheu lipanet ak oleyoito boishoni kwak.

Miten kewelutik Che akere ko echen mising en keretab ngororek chebo chego kewelutik chuto ko cheu chebo tuguk Che ame ngororek ngororek ko chome kot mising sogek angekerchin ak nego Che ame suswek kewelutyoni bo tuguk Che Amee ngororek anan sogek koui kot mising amun uui kenyor sogek Che ame ngororek amun maimuch keget koba osnet amun ame ketik chebo komonut kit ne Imuch keyai ko keminchi ngororek sogek Che Amee en olon bo gaa amun ngo am ketik ko ngemei ketichoto

En kerenyun nii kosibgee ak loiset en kwenutab pikipikishek ak matato ko kararan loisetab pikipikishek missing ko en komosto ne omii amun pikipikishek koite komosto nemoite karishek ak komiten ngweny olieywan. Pikipikishek Koraa kotoreton missing' amun chokto ak oite ole omoche en kasarta ne nekamach. Kararan loisetab pikipikishek amun imuchi okuyegee ak chito nebo pikipikit kimuti nii ak koweku ak imuch koraa ongalal yon kometinyee rabishek kii koribun asikopit isichi iliponchi angekerchin nii ak nebo matato ne imuch komongengee ak chichoton Nii ak koyoche bik rabishek chemiten barak kosir chito nebo pikipikit. Kararan pikipikit kot missing' amun kitwekin en sait agetukul ak koitu ilekemach.

Ketindetab pikipiki en komosto nee omenye ko imuch konyoru rabishek cheterter en kila betut kosipke ak oleu boishet en kila betut, en betut nee kararan ko imuch konyor ketindetab pikipiki rabishek cheitito bokol muut oloon komiten komie kasit, ko en betushek alak ko imuch kotoche rabishek cheite bokol somok ananko olon bo bokol angwan, imuch koboishen ketindetab pikipiki konyorchike tukukyik chemokying'e cheuu amitwokik anan koliponchinen lokok orabishek chebo sukul ak kowiren kora rabishek chebo kurubishek chekikotoi biikab pikipikishek en komoswek chemiten icheket, yoe boishet nemie ketikab pikipiki amun toreti biik kora en kokwet.

En komosta ne ami ko miten rabisiek Che toche ketik ab pikipiki rabisiek Che toche ketinditap pikipiki ii ko tienge kole kounee kasit en betusiek Che terter en betut ne kowo komie ko Imuch kotach rabisiek Che ititoi okot Eliput agenge anan ko bogol tisap ko en betut nemiten ngwony ko Imuch kotach rabisiek Che ititoi bogol angwan ak miten ortinwek Che Imuch koboisien rabisiechoto bikap anan ketik chebo pikipiki Imuch koboisien rabisiechoto kolipanen rabisiek chebo tuiyosiek Che kigotoi ketik ab pikipiki ko en chito ne ketoti pikipiki ne kiliponi koimuch kolipanen rabisiechoto en kila betut ak kora koalchigei magutik Che mokyingei.

Kararan konai murenik ak tibik kochob amitwokik koboishen kwenik amun oratinwek alak cheuu chebo makaa ko uii kenyor makaa anan ko cheuu chekiboishen kasishek ko kora kali mising olienywan ak ko maimuch keityi, kararan ing'onai murenik ak tibik kochob amitwokik koboishen kwenik amun kwenik ko imuch kenyorchike en komoswek chebo kaa olon kokilul ketik anan ko olon kakicheng'at kora ko mobetos kwenik ang'e kerchin ak tukuk alak chekichoben amitwokik cheuu kasisyek anan ko cheuu boishet nebo makaa.

En komosto ne omiten nii ko ketach beek litaishek tiptem ko silingishek taman nii ak mut kotiyengee ak ole oboishoitoen beek choton. Miten ortinwek kii che imuch Keker kele kokirib beekab tapit sikopit kotililekitun ak ko kororonekitun keyee asikopit tii kerib beek choton ko nyolunot olon kitoche beek chebo tapit kekere kele kakichuchukan asikopit koundogee simdo akkit Koraa nenyolu keyai kotomo keyee beek ko Keker Keker kele kakiyo akoi kochumukoso asikopit kobar simdo nemiten en beek ne imuche koib mionwokik cheu chebo typhoid yon kakoburkeitu anyun beek ko nyolu keker kele kakokotitekitu ak kinde kerichek Koraa che cheimuch kobar simdo netakolinda.